Pith ber. Kendo sama ipidho yien kata mafua, in gi geno, ni chieng' moro ibiro yudo tipo kata ibiro yudo olemo. Chieng' mane apidhe yien mokwongo ne amor. Kendo ne ageno ni abiro yudo tipo masani koro anenoni.